Rĩrĩra ndĩrona ũũ ndĩrona karatathi ka thũgũrĩ indo ciuma krũĩ Mary owino tarĩki igĩrĩ mweri wa kerĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na inya. Na agũra thamaki na thamaki ĩmwe enderio maga merĩ agũra thamaki ikũmi na ithano enderio ciothe ngiri ithatũ. Na anyitĩte karatathi kau nĩ kuonania thũgũrĩ nĩ wĩkĩkĩte na aneana mbeca ciake. Tondũ ona nĩ ndĩrona andĩkĩte hena, hena signature ya kuonania thũgũrĩ ĩyo nĩ ĩkĩkĩte.

Harĩ mbica ĩno ndĩrona ta hararĩ na kĩganda arabu maka kĩganda kĩngĩ nĩ getha maume harĩ kĩganda gikĩ gikũrũ mambĩrĩrie wĩra harĩ kĩganda gĩkĩ kĩerũ. Na rĩroneka rĩrĩ itũra-inĩ rĩtarĩ naa andũ aingĩ mũno na nginya barabara nĩ ndĩrona nĩ ngũrũ koguo na hena mĩgũnda ĩhau. Koguo nĩ kuonania nĩ itũra rĩ gĩcagi-inĩ na nĩ ndĩrona ta mwako ũyũ wĩ hakuhĩ kũrĩka tondũ already nĩ mekĩrĩte ,mabati na makahaka rangi wa mbere na nĩ ĩroneka rĩhakuhĩ kũrĩka. Tondũ nĩ marutĩte nginya mbaũ na kĩganda gĩkĩ kĩngĩ ndĩrona nginya mabati memathũku koguo nĩ kyuonania atĩ nĩ kũrĩka.

Harĩ mbica-inĩ ĩno ndĩreciria nĩ andũ marathama marathamia indo ciao na marathamia na kĩrori gĩa gũkua indo cia gũthama. Na haha ndĩrona nĩ tarĩ gwĩkĩra marekĩra indo icio hau thĩinĩ wa rori nĩ getha mahote gũthamia indo icio kuma itũra-inĩ rĩrĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ. Na nĩ ndĩrona andũ manyitĩrĩire ũyũ wĩna cati ya mburaki na mũbuto wa mburaki nĩ kũrehe arehe indo nĩ hgetha cingĩrio harĩ kĩrori-inĩ gĩkĩ nĩ gethya ahote gũthama. Nĩ ndĩrona nginya hena mũkondoro hena ũrĩrĩ hena metha hena indo nyingĩ cia nyũmba koguo nĩ gũthiĩ arathiĩ. Na hena nginya ikonia hena nguo ciĩkĩrĩtwo gĩkabu-inĩ na nĩ gũthiĩ arathiĩ.